Momi chepkonda nekemoche chito ko kaimut lakwet sipitali, ing'itinye kitabunyin kesirchin yoton koboto kora kerigistan lakwanoton en SHA keyokyin serikali kelee makinya lakwanoton en sipitali kolipan sipitali notok.

Eng yu komi daktarindet nemi kopimoni lakwet olipo teket. U kele imioni lakwanito ako uni omei olepo taket kaimut ine kamenyi konyo sipitali amun tindoi kitabut notok nopo lagok nokisirchin kokakisich lakwet. Po komonut mising kemuti lagok sipitali yokaimyenyo sikobit kenya ichek sikosopcho komie.

Yu komi chito, chichito ko kikipir pikchait, mi mbaret inendet, mbaranito mito kokikimin isakeek che chang, isakeek ko ngwekab kipkaa ako ngwekab kipkaa kochome piik chechang mising koboisie.

Yuu ko kapwan ole cham konyokoen mwanik karishek, en kamwan komiten mwanik cherter cheu peterol lii diesel lii anan ako ko mwaitab tai Mashinit niton Mii yuu ko nekipimonen mwanik yon moche kekochi karit mwanik.

Amoche asom loan en benkingung, toos nee nemakat asii asom loan, kelee kipandet, KRA pin en chito neyoe boishet ii, araa ng'asom loan chebo elibu bokol ak mut koisut netian.

Eng yu komi piik, alak kobune kelyek, alak kobune pikipikisiek, ko alak kobune garisiek. Barabarani kotuku kole makararan amun, kinyi kimindonik ak kotoku kole mi garit ne ketortoi, mochome ane boisioni amun ii, yo karobon ii ak ipune barabaret ne ya, ichorugei chito eng garit ii siketorta gari noto.

Chu ko sodek, sodek che toku ing yutok yu ko chebo Fanta, kikinde ichek orit nebo frijit. Ane achame sodek chebo Fanta Orange amun sodekab Fanta Orange kwonyiny mising ii ako karoron akot ikochini lagok kosir sodekab Coke ak cho alak.

Ngaro ni konyo metinyu ureriesiek che kasponsan kampunitab Safaricom, kampunitab Safaricom ii, ko kampunit ne oo mising ne konu akoi services chebo m-pesa, kampuni noto ko tab ko sponsan ngalekab ureriesiek eng lagokab sukul.

Chito nekanai en yuu kekuren Gedion kioko mbuvi en kainet nenayat ko Mike songo, inendet ko kii gavana nebo oeng nebo Nairobi county en kenyitab elibu oeng ak taman ak tisab akoi elibu oeng ak tibtem, inendet kora konayat en boishonikyik chetoreti biik en emetab Kenya akot komutii look alak koik chechiket.

Chi neganai eng yu konegikuren Esther Akoth. Eng kainenyi ne nayatmising, ko Akothe. Inne ko katienindet ak koyoe mungaresiek kora. Inendet ko kitau negile Akoth Safaris, Akothe Foundation ak alak che chang.